Kĩndũ kĩa mbere kũhe ciana nĩ ndũma, itherũkie kana injine nĩ njega mũno ciana ikĩheo. Kĩndũ gĩa kerĩ nĩ gwacĩ, gwacĩ no itherũkio, icoke ciũnũrwo, iheo ciana. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ marigũ marĩa metagwo ma mĩkono tembo. Marigũ macio ma mĩkono tembo nĩ mega mũno. Ũngĩtherũkia me meru, mendaga ũkamatherũkia me meru, ũkamonũra. Wamorũra ũgacoka ũkamaikia maĩ-inĩ magatherũka ndagĩka ta ithano kana ndagĩka inya, ndũkareke mamotoke mũno. Kuma hau ũkamaiga ũkamaruta maĩ-inĩ makaniara. Maniara rĩu no ũhe ciana. Na ũndũ ũngĩ marigũ macio ma mĩkono tembo, ũngĩhota kũrĩoya ũrĩkĩre riko ũrĩcine rĩna makoro macio, rĩũme weega, nĩrĩega mũno, nĩithaka mũno, ona ciana irĩte ona itingĩhũta mũthenya mũgima, na nĩ mega mũno me cukari mũingĩ mũno. Na ona ciana nĩnyonaga igĩkĩrĩrwo nĩgetha igathiĩ